Ũhũthĩri wa macini cia kwenja, nĩ ũkoraga atĩ, mũndũ arakorwo akĩenjwo na macini ĩno, nĩ akoragwo ena ũtiganu mũnene ũkĩringithania na mũndũ ũrenjwo na tũnyũi kana na magathĩ. Na nĩ ũkoraga atĩ mũndũ ũrenjwo na magathĩ, nĩ makorgwo agĩtigio macigo. Ndakoragwo akĩenjwo njuĩrĩ yothe. No hindĩ ĩrĩa wakorwo ũkĩenjwo na tũnyũi, ndũngĩenjwo na style ĩngĩ tiga oĩrĩa wenjwo njuĩrĩ yothe. No rĩrĩa ũrahũthĩra macini ĩno ya kwenja, nĩ ũrakora mũndũ nĩ arakorwo akĩenjwo na sitairũ iria ciothe arakorwo akĩenda.

Arutani nĩmakorwo magĩbundithia arutwo ũhoro wa kũiga mathaa, nĩgetha atĩ, ihinda rĩrĩa akorwo mũrutwo ũyũ nĩ akorwo akĩandĩkwo wĩra, nĩ egũkorwo akĩhota kũiga matha maya, ndagakorwo agĩcererwo nĩ wĩra. Na ũgakora atĩ, hĩndĩ ĩrĩa akorwo akĩonania atĩ nĩ arakorwo agĩcererwo nĩ kũingĩra kĩrathi, nĩ akoragwo akĩonania atĩ ona ndarahota kũiga matha make. Na ũgakora ona hĩndĩ ĩrĩa arakorwo akĩingĩra kĩrathi acereirwo no arakorwo akĩhetũkwo nĩ maũndũ maingĩ marĩa mwarimũ akoragwo agĩbundithia.

Ihinda rĩrĩa mwarimũ akorwo atĩ nĩ abundithia, na gwakorwo kwĩna arutwo matanakorwo manyita, kĩrathi kĩu nĩũkoraga kwĩna arutwo makorwo nĩ manyita wega ũrĩa mwarimũ egũbundithanagia. Koguo ũgakora atĩ, arutwo magathondeka ngurubu iria megũkorwo magĩbundithania arutwo arĩa manyitĩte wega magakorwo magĩbundithia arutwo arĩa matanakorwo makĩnyita wega ũrĩa mwarimũ ekugaga. Na nĩ ũkoraga atĩ ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria mũno arutwo, tondũ nĩ ũhũthũ mũno gũkorwo akĩnyita ũrĩa mũrutwo ũngĩ arakorwo akĩmwĩra.